Ma en ng'anyo , ma en ratiro mar ja jopiny kata ng'ato ang'ato e i piny ma odake. Koro mae laketch ng'anyo ka dwaro ratich gi. Seche moko gi temo kwedo tabia kata tim moro ma osebdo ka nyak kar gi mar vtich. Achiel kuom gi en dwaro meto mar osara mar gi. Kae gi dwaro mondo omed gi osara gi nyalo kao patik mar wuok ma e yor achiel mar wuok mar dhi go ne sirkal koko ka gi dwa ratich gi mondo omed gi osara . Mar ariyo, wach mar ariyo ma nyalo kelo neno kido maka kata tim ma kama en ka po ni lakteche gi dwa ni ochop ywak gi kaluore kod tim moro ma gi seneno katimore kendo kaka sa moro ka gi dwa ni mondo aluora ma gi tiye sa moro ok en ma ber ka gi dwa omed kata olos mondo obed ma ber.